kagiteeb en ireyu kele tos iororu ele ruitoitoi logoyaat ak kosich logoek cheonyiny, kouu ovacado, en ovacado imuch iall negigorur yegoiibu negigorur iih inyaitil komeam negagorur kobiit tenderiat, inaam tenderiat inigaan ibaimin en imbaar iribonu tenderiat inigaan kototun koet, yegagoet iih kosich taabtook, yegagosich taabtook iih kobiit iin koteiteita gee taabtook chuganoo, ye gateiteitagee taabtool iih koii logoek itegany kouuu orowek ot oeng yono en orowek oeng iih kotesetai kogonyoot ovacado koor yegagogong ovacado ibuut konyo ko yegoiibu konyo ko inyoiburr kiit neuu ogot betushek somok angwaan yono yegaigany en betushek chon somok alaan kwa angwaan iih ibeigaas kotogorur, igaas ibeisabsab kotogorur agon yon imoche koruru kwanyinyit ovacado komogichilchile ibokokyinii korur inegeen polepole en ele maoo maat zaidi ani mii kweneet maat, yekagorur komeyaam any iih itil ovacado yani igere en betutab somok iih ibetil ovacado inigaan iih ak inyeyaam igose logoyaat initon ile anyiny kabisaaaa inde chumbik ak iyaam.

En olinyon ketoche beek litaishek tiptem ak koba tai aya ko ortinwek chekiyoe beek chuu sikopit kotililekitun sikoyee bik kii indoi kerichek chemiten en beek chemiten tankit imuche irongi kerichek miten kerichek chekerongin yekeirongi kerichek chukan nii koo kobore tyonkik chemiten en orit. Yekokomeyo tyonkik chukan iyee beek chukan kotililen, Koraa ko miten che chome koyoo beek chuu yekiiyoo kongeten chito konam beek ak konde maa yekakonde maa koyoo kabisa bokochumukoso , yekochumukoso isutu yekeisutu inde ngweny ikany ko kotitekitu anan iib ot koba kot ole kaiti kou semendi inde semendi ngweny ko kotitekitu beek chukan ako kor kiyee ikose kole beek cheonyiny kabisa okoron.

Mianwagik chekoromen en tuga komiten mianwagik chekekuren cheptiganet cheptiganet koname teta kotebie teta sikorionye kityo akolekinyoito cheptikot niton komiten kerchek chekerutin teta sikosab kora komiten miando ab kermesik ,kerbesik konyoyen karatik en teta ak yekanyonyan korotik en teta kotarenbteta korotik kosikebos mianiton ba kermesik komiten kerchek chekebuten tuga akoyekaibit tuga Koba kerbesik choton ak yekakoba ibit olerue tuga simawek kerbesik choton koraa komiten miando nename kinaik ab teta Kinare Kenan kegei teta kongwanen kinai choton koyanimae sisob ananimuch inyaen kerchek ab gaa ibochini bek akimoymochi yoton kosabtos akomitenbkora kerchek chekekochin kosabe kinan noton age kora ngwan teta suswek chengoengoren komaname gei ak moenyin akorkobendi Moet en tuga kokor kit netae kosabe moaniganbenbteta akekinbsuswek chengorngor akoyee bek chechan kobosakse miando akobose bendiet ab Moet en tenyaton

Baetab inchirenik ko kikotoret bik chechang ngapi inchirenik kii kotinye rabishek chechang ako pendii chome bik kwam inchirenik kosir panyek. Koraa ichirenik kii kotinye muaita netoreti borwek isobi mionwokik en borwekab bik. Koraa baetab inchirenik ko Maui roisi nia imuch kityok ibal ibal oleyumen inchirenik choton ak itorchi orit ak inde beek kityok omomoi chechang inchirenik yekokonyor kityok beek choton ako beek ko beek nai ile roisi nyorunetab beek ngapi roponi Nguni. Ot yon moroboni imuch okot isor en oinet yani ko mekere ko koibeni kasarta neo omaamenin rabishek chechang. Koraa inchirenik kotinye muaita en maiton tinye inchirenik kii ko ngwan chito kongomitu kou lokab toreti lokab sukul ngwam lokab sukul ko kor komiten kilasi komoutyen tukuk soiti, yani ikoini kobwat tukuk chechangi ngapi tinye mii en muaito kotinyee tinye muaita ne ikoin chito kongomitu soiti en class .okot netoreti bik Koraa. En inchirenik chuu ko roisi kenyor yani mestrokolenii chito sinyoru roisi nia nyorunetab nchirenik chuton.

Oret nekiboishen ketesen tugab kipkaa en gaa koo yekekas teta ko kokout yenoe kole kakomach teta korii ikose yekokout. Yekokout iket kotuyo ak eito, yekotuyi ak eito koo koyai kasit neyoe korii nikano ibur nakaa nekit orowek somok inai Ile kokori tenyikano ikere inome kobwone cheko itebur kototun koi. En yono ko karites tugab kipkaa ngalek kerisien nii teta nemeboishe AI.

Ortinwek cheimuche cheimuche icherte kipoitinik kuuk en inbar, ingololjinii kipoitinik kuuk akobo sobet ele kiinamen kotatu iitu temik ikoini kabisa olekiribunu ikoini moto ilenchi it aganee ko komonome en irou kopaten kinome ngweny kotatun asitu iroyuu. Ko kecher kiboitinik chon kokiligee koyoe kasit kotatu akichek koit temik. Koraa ikoini yani ikoini ikoyai kasit nekayai ikoi kit iteshi rabishek, ko yekeiteshi rabishek ko kecher boitinik choton koyai kasit koyoun kasit ak muguleldo tuukul mawechowechun kasinguny youn kityok kait en mukuleldo netukul yani moite ot kochoreni tukuk you ine kasit kou chito age. Koraa imuch ikochi omitwokik chekiome yon kokoshoroso ko yekekoi omitwokik kiboitinik kuk kii ko korun kokocher icheket korom koseku Koraa imbarenguny yani yo itinye kasit kobwone icheket koyoun kasit , yani kongen kole kor kit saishek kab koshororso ko konyoru omitwokik en kongunget ana nyoru yani ikochinii omitwokik, ko korun it kotinye muguleldo kole nabayochi sikolia. Ot yon metinyee rabishek kii ko kokonugee icheket nkobwa koyoun imbar kuyoun kasinguny ngapi ikoini chakula cheome konondo kokeyai kipoitinik kuuk kuchamin akor kech.

Kokwoutik chekisibii yan kikwonye ko ilolii maat, yekarilaal maat ih iun soburiet yekeun soburiet inde maa beek yekende maa beek ilal beek chukan kotor kokakochumukonso yechumukonso inemu bushek yekeinemu bushek irongyi maa, irongyi maa ikwany, ikwaany tor kokatuiyo kimionikan yekokotuiyo ikany ikany saisiek chetuten kobit korur yekakorur imolu ak imolu any ih ko kiam any kimionoton.

Lapkeiyet kotoretin komebut yon kokoimen ngap en langat komegere yewendii konoret kiboishen lopkeiyet ikele it tochi nebo simoit kolilun yewendii ko yekalil yewendii kimeibitoti ot indiwenii. Koraa lopkeiyet kotoretin ndichenge kit kemo kou mara ot kebute kitunguik kebut ingwek koyelil ikere yani ikere kit neyoe makois iyai kit age nemonoton yani iker igwot direct momii kii age yani mebute ot sokek yani mebute chemasai ibute ingwot inendet . Koraa lopkeiyet tii kowone tyonkik koloekitun tyondo komokonye lopkeiyet, yekokoker lopkeiyet tyonkik korue ya I koruoe mokonye lpkeyonikan tyonkik chuu kotoretin kimakiami. Koraa komokonu inyokoritu yon imii yeurot kopite metit koyon imiten en yon itinye tochit silil yewendii komenyokoritu lakini yon irot koikose kokapit metit kabisa yani ibure iorokenii en yewendoten yani koyon itinyee tochit tii kotoretin komeoroken.

Ole kirupto ole oketen tugaa kongete temindet tii konam. Kwal in sikengeit yekakwal sikengeit kwal ketik yekakwal ketik kongot anch kiwanchanikan ak kobchi koyon ingele mara kokapchei tiyengee imbaret netinye chito mara ipchei koyob ot mutu. Yekipchei koyob mutu inam inde tugaa olda agenge, yekende olda agenge ikany kwam yotoon kotatun kotar, yekaitar yoton isipte kwo oldage ko yon tesetai ome en ireyuu kopite yukonetai yani Kai koite kotuyo kokakopit nekinetai kou yani iweki kou noton kosungukan kotatun komororchin chakula tugaa. Ondi nditesetiai koraa inoe iteshini tukuk alak cheu mobeku yani ingochinii mobek tugaa sikor kor komoik kategemeanen yoton kityok kobaten miten tukuk alak cheyome kotoreti koraa kobit yum kenomen kotatun gai koitu yoton ko kako konyo siwek yani mogorgoren sikopit komowech mootinwek ngap ikwam Koraa. Nkwam tugaa suswek chengorgoren kopendii mootinwek ko ngab keyai kosungukan kou yekokepcheite ko Kai koitu yuu kinome nii ko kokongyo suswek choton oko kopityo yani kororon ako kor kiam teta kopiyonye komie myosin kityok kokoiyo teta akomach beek.

Kipirit en olii nyon kiodoi siling sosom ko kora kotko Menach ial en ko koo kotukul imuch ial nebo siling mut en siling mut komii orit therty miten sosomu orit. Aya olekiboishoito kilolsen inome kwenik chebelbelen kabisa chon kitrorchi kipiritit tii ko roisi Kolal mat anan yekeibetbet kwenik chukan ak ipangan en maa chebelbelen kabisa inde kartasishek yekeinde kartasishek itiorchi kipiritit anan ot yemecham iboishen kartasishek komiten muanik makutata chekibo keny mongen kotitokomii nguni lakini miten mwanik chukibo keny orongi kwenik chukan yekeirongi kwenik chukan ityorchi maat yekoityorchi mat konome maat akinam anch iteshi kwenik chenyikisen pole pole yani konome konome any mat nikano koik. Yekakolal iboishen anch ikwongsen anan ochobe kit nekemoche ichoben koto kemoche ikwany kotko kemoche ichob beek imoche chaik yani ko kokochobok kii Kai yekakonam mat kabisa kopit anch imoishen en yekemoche oboishoitoen.

Irou ko kakitebenech kelee oinon oret nekaikai kesutune chebungut yemiten maa yon kokoruren, ingele ot mara kelelii kiteri keila kiteri chukani koruryo ko kaimach isutu, kwoino anch oret nenyumnyum isutune iboishen kit nekinomen anan iboishen ingoroik. En komostanyun okere ko roisi ngoriet ngapi ngoriet tii koo monome maat soiti oh ngoriet koroisi miten chito netom konai koboishen in kit nekinomen yani mochundo tukuk chekesutuu ngoriet. Ongoriet tii roisi yani roisi inyoru ngoriet imuch ot inyoru ingoriet yani imuch I enemu nemokoboishe, kosir ibeal kit nekinomen nii omara ko Kali ko okere anee ko kaikai neiboishen ngoriet kosir ndiboishen kit nekinomen ngap kit nekinome imuch kochunda sitikin itui Koraa chebungut nikan akinyoru Koraa asarashek koyob oengu ngap keityi chebungut tii ak iserte tukuk chekomiten chebungut orit. Ko koker ko roisi iboishen ingoriet kosir kit nekinomen.

Bik alak koboishen sanishek chekoboishen kokochi omitwokik ngokik amun kere ko ngokik akichek kobik chemotinye chemotinyee mionwokik alak anan Ker yani kere ngepit kere ngokto kole chorsetab chito yaani kokere akichek kotinye kotinye right kwomishe sanitak ak kor yekokiuni nii kokere kole yani motinyee momiten miondo aketukul netot konam chii ngap ikere ngokto ko chito ne kere ngokto kou chito. Koraa Koraa ko bik alak koimuch komotinye sanishek che home yani motinyee sanishek chekikotapan kobunchi ngokik yani boishet kityok sanishek choton chekoboishen bik kwomisheni ko kongokik yani after ko yekeiomishe komiten Omitwokik chon ngetu en sanit ko yekakonget en sanishek kongete chito koruruki koruruki sanit agenge ak kokoi ngokik yani ngap kotiyengee moyome sanishek momiten sanit nekikitoponchi ngokto kwo ter omomi chebo chekiome yani kipchee kipchee sanishek chukan koik yani kikoyan kipchei sanishek ak ngokik.

Mwetetab kelyek sikeru ko koberuret nemie ngapi kor irue chito ko imii komie yani keste murindo yani keste lubchanik chekanilubchan anan murindo nekimiten kelyek kuku sikopit iwendii kitanda ako yekeiwe Koraa kit nekinyoru ko kakemwet kelyek ko me yani memurite ngoroik chetin kou mara keite en kitandengung sitishek chelelach chii ko kor kilany ak kelyek chemuren komurite, nibuch kor kiimwet kelyek chukan kotililen kitun ko kor kiiwe kitanda kotililen kelyek kokomurekitun sitishek chukano ako moyoin imwetishe kila betut ngapi kerib tililindo. Koraa mwetetab kelyek koyoe kostogee oribut non kaa ichilchil mara ko koketyech kambut siwendi imbar ko kambut iketyech Kotor kolupchoni kelyek, yakakolupchan kelyek kii kokwerugee ko kor koreku kambut ichukan kokwerugee yani ko kor imii ot kitanda komemwet kelyek kokwerugee. Ko kor kiimwet kelyek siwendi Kotor ikose kole miten oribut nekaran kabisa yani nemokwerchingee kii yani kor irue kityok irue momii kii neikose ko kaimin ko kaim serunek kuk kokwerugee yani tilil olan tukul.

Cherset ne ogochin nderebaek ab karisiek en ng'wonynduni, ala ketik ab karishek en Kenya ini alenchini koget karishek chwak pole pole igete chito karit pole pole baga ole iwendi. Yaani bagach ilabat kitin icausen nyasutik en oret ak komie biik buch chechang. Ko kosir komeyo biik chechang agobo labatet neiwendi, niwe inye mutyo ago iite yewendi. Kigile kaigai iwe mutyo ak iit komye yewendin kosir ilabat ak iit kogeinyoru tyemutik chechang. Kora kit nomwochin alenjini kosib tuguchon meten oret. Ndiwendi en oret komiten tuguk che kigilumda cheiborun kole oretab katam anan oret nebo tai, anan itelel anan iwe. Ko amwachini kosib tuguchoto. Kora komatkonde biik chechang, yaani motiigu chito ne chome rabishek soiti kosir sobonwek ab biik nde biik taman ak angwa. Ngot ko karit komuti biik taman ak angwan inde choton kityo taman ak angwan. Motin tor kebore keger karit kogonyigisit amun kende biik tibtem yaani kesiren biik lo okokimoche taman ak angwan kityo kotogor konyigisitu karit koyegonyigisit karit ii kotor kobitu nyosutik ab oret chegemuche istoenge. Ko kosir choton ko ninde inye biik che yome ge ak karit, yaani motisiren garit ii sikouwon kokibos nyasutik ab oret.

En yu kakitep any kele kekonu nyasutik somok che konu maat eng' korikchok. Ko ne tai, ko much ko lipukan stimet. Sait age ko stimet ko mara kakipaishe vibaya stimenyon i, kolipukani kou mara iwe chito ak ipenam stimet kotuan eung'ung'. Ko kanam kotuon eung'ung' ko stimet ak peek ko ma name gei ko imuch kor ko kon nyasutik che yachen eng' korikyok. Kora ko much konam lagok kipiritit marak eng' korikyok eng' piik alak che sikiik chok che kitai ko kitakopaishen karik ap susewek. Ko eng' korik ap suswek, yani komuch lakwa ne mining' kotiar kipiritit ako koitye konam suswanikan. Ye kakonam suswek ko lal koikan kou no ko nyasutiet ap mat eng' korikyok. Kora much agot sikikyok konde ma kwenik che chang' kapisw akomanda pii yani ko kor kolal maikan kapsa, kolal kapsa kolale ko tukor koityi kipatit anan koityi kweniik che miten tabut. Ye kakoityi kwenik che miten tabut kolale kot. Ngap kakotuya kwenik che miten ma ak che miten taput konam mat, ye kakonamgei mat ko mall kot i.

Kit nekimuche keyai sikopit kebos chorsetab pandek en olik kii yani olik cheboishen rotulishek chemiten ngwek chemiten barak kopimoni pandek kiyok kii keyeten pandek kelenjini mokioldoi pandek kyok kii ko kor konget yani ko tor kokere kole kokenai kele boishet rotulishek chesomisi kopimoni pandek . Koraa ketes olietab pandek kwo barak yekokwo barak olietab pandek ko kor kokere kole mosiche kii, yani kor kipore koyai isabu komochutegee yani mosiche mosiche kii agetukul your Kialda pandek chukano ko kor kokere kole Kai Kai oboishen rotilit nekararan nii sikopit kosich ot kor kosich ot kii agetukul Yan kor komosich rabishek chekokaalen okatesak kidogo rabishek en oliet nekiilen. Oret age nekiboishen sikebos lebeita en olikab pandek, imuch itin8 chito rotilit nguny ak kotinye akinee ko kor ipimonen rotilit ngungi yekeitar ipimonen nenguny kopimanen akinee nenyin kor yemanamgee inai Ile koyor komiten yani Kotor konoe kole keina Ile kachorn pandek ngap rotilinyin kor kipiman chechik komiten ngweny pandek ko kor kipiman en chekuk komiten barak kotore kokere kole kakinaan raa kele koboishen rotilit neyaa nebo korun komokoibu rotilit nikaya ibu nekaran

Kororonutikab keloisen mukokoteni kelaentukuki kongeten komosto age akoi age koroisi ako yani kor komekere chito Ile kenget ako makali ilaen tukuk akoi ngele mara kelaen kongeten yuu akoi akoi town yewendii alan itra in kityok tukuk kongeten yengeten akoi ulewendii kimakali yani ndinyoru chito nebo mukokoteni kor ibore ikere ko makali okor kibo iker Koraa kokeyumyan en ibet ngap kotimuch ot kotiiben neut ko kor iite yeite ko keringet tii ako mekeste Koraa tukuk chekeibe koyoche iwee ak iweksei kotilaen eut ko kor kii iker en mokokoteni Kotor indoi kityok irurukini mukokoteni nikano once kityok yani iwendii konyil aenge meweksei. Ako Koraa ndiloisen mukokoteni ko chokto yani moimunyote kou kosir yeiben eut ngap kotiiben eut iwendii kityok Baki iwendii kidogo imuny iwee Koraa kiteno imuny ko kewesten time.ko kewesten kasarta okere kole rabishek Koraa chekor ikoini chitab mukokoteni ko machang, kor inyee ko keriumyan iwendii sipitali ibenyaengee koraa rabishek chono chekotekoini chitab mukokoteni imuch ot inyaengee rabishek chechang kosir chekotekoito so okere anee ko kaikai keboishen mukokoteni keloisen tukuk kongeten emet age akoi oldage, town age akoi age ngap kit neroisi noton kenyor en to.

Kikobar bik chechang stimet kotiyengee imuch bik cheboishen stimet tii komoboishen komie ngele ot imuch inget chiyo iun eut akipenam situmen ana ipewee swichit tab stimet ak inam kotwon eunguny , ko beek ak stimet komonomegee ko beek yekeinamde komuch ot koshokenin yekokoshokeni nii komemee. Koraa kinekoyai bik komee kobar stimet tii ko much kokimin bik ketik kosibgee ak ketitab stimet, ko ketitab stimet ak ketik komonomegee yon koropon nii ko ushin ko yekokoushi kobose koyoe stima nikan kotuyo yekokotuyo kololio, yekololio ko bik cherubegee ak ketitab stimet anan bik chemenye yoton Kotor koyumiondos ak kololio. Kor kele kapit meet tii neo en bikyok kosikopit kosto tukuk chono koimuch ketik ketik anan ko yon inome stimet tii inam kosayat eunguny amotiwee ak eut newton. Alan kinam koraa che el elemiten ketik kii kinam kebos sii simopit koma komokon nyosutik chechang chebo meetab bik.

Ortinwek chenyorune mionwokik miondap miondap kiyakik konyorunoik ko yon kamian teta kongete chito konem rabishek kou chito yon Kee yani ngele temindet yekei cheko ko yegakokei cheko kwalda yekakwalda komosich rabishek en chechukan ko kor ikere kole nyorundo iin tukuk kwak kiyakik kii ko kor kimian Kotor kinemu rabishek chuu Kobo cheko kinyaen teta. Koraa ko yon mioni teta Kotor inemu rabishek chukan rabishek chekenyorunen en teta iolchinii beek yani mokekete tata koba oinet kotam ikete chito koba oinet. Ko kor inemu rabishek chukan nii iolen beek, kotko tetangu Koraa ko non kiribote en oret ko betushek choton yon mioni komeribotii iolchinii suswek, yekeolchi suswek ibchi koba wancha kwam en yoton ak inake beek ko kor kokonyor kelu kelutik kwak koboishen rabishek kwam en yondet en mionwokik chono.

Agere anee komamii kiit nekigowalak kongeten keu mososiek got keegu biik kiit negiwalak kityok koechek keboishen keliek aeng ago mososiek keboisien keliek angwan koechek keboishen ageng ago kiit netee eng echek ko kiit negiwalak negikiteregitun en mososiek ak biik andabuch kokimoisiek tuingo konoton kora kiit nekiyaech keterekitun en mososiek Yani echek keruitosi go ko ruitos bii menyetumin mososiek ndabki kasit tab tiongik ko kigomeny bii kimagomeny go kiit kityok nekiwalech ko noton kiit kora nekiwalech en echek ak mososiek komiten tuguk chemokiyome ago kwame mososiek kikichangen kityok sobet kidogo ke markeyam tuguk alak chemonomege kiyam ngabimuch koumisan borwek kwak

Kakitepenech en yu kele tos ne ne tot koyai karishek konam maat. Karishek si konam maat i, komuch kopaishe nderebaek kolapat saidi, kolapaten karinyi saidi kouan kemach ichaktaen karing'ung' saidi ko kor keyai karinotok kolapat saidi. Ye kakolapat saidi, koetchin maat, ko ye kakoetyi maat komuch kotiol. Ko kiit ne kiyae si koit komaetchi maat karini ko kesame nderebaek kopa mutya, ye kakopa mutya koposakse nyasutikap oret anan koposakse agot koetchin maat karinikan, kor kietyi mat karit i kotioli, ye kakotiol kotukor kopitu nyasutik ap oret. Kiit kora ne kikachini nderebainik chan pendi saparit ne loo, kou che ng'eten agot, yani chan pendati, lorrisiek che pendi akoi Mombasa, koipat mugunget age ye kakokas mugungani ko kakoetchi maat i, kowal. Ye kakowal ko tukor kotareti kopos nyasutik ap oret

Kororonutik cheyoe keboishen moshinit nekitilen panyek en soket tii ko chokin ak yeko yani kor komokonye kastomaek soidi ako tor koyilun panyek ko koronekitun. Koraa kotilotili kowek yani miten kou rotwet ko moimuchi itilen kowet ko kor kiboishen moshinit nikan kotile kowek kochoki ak kotil komengekitun yani komong saisit neko kiiker ko mowoo soidi omomingin Koraa soidi. Koraa moshinit moshinit ibeboishen en soket ko ui ko costet yan motile bik kosir rotok ingen initilishe rotwet ko imuch kotilin ko kor kiboishen moshinit nii ko motili boro kityok ingen iboishen ko tor komomii kii okot. Mobituu mobitu yani menyoruu koketilgee.

En ole oyobu komiten kwonyik chekete pikipikishek, kit neyoe kwonyik koketet pikipikishek ko tabushek chemiten en koo imuch kometinyee tukuk cheome en koi okor kikee chito iyai pikipiki Kotor isiche it mia tano en betut yani tor komii kii ne ibu kobwa koo neyoe kwome lok kuk Kotor Kotor ko mekere kekeseret. Koik kityok bichoton chuketote pikipikishek en kwonyik kotuten ngapi kere koyesho bik ab kokwet yani bik chekichechok bik chetai sikikyok chekichetai ko kere kokwet kwondo pikipiki ko kit kabar yani kabar kabar oteptonyin yani kere ko koboishen kasrtanyin kowesteni neyoe kakoyai kasishekab koo. Koraa en kokwoniton ko kikiyan kele boishet ko chekeyote pikipikishek kikiyan Koraa kele boishet ko bik cheyoe kasit sikiam ko kor kokere kwonyik kokinget kwonyik kokitiyengee boishet kwak kibichuton Kotor kokere kityok kobakoyai pikipikishek kii sikopit koib kiam komoto kokikoyai kwonyik komayai pikipikishek Koraa.

Youtuk chekinyoru yekoitiyengee chito ingoroik cheki ingoroik chechobotin kosir chekokichobe en kompunishek komuch ot inyoru ibeal ingoriet en nekikechob nemiten kandiishek chemiten tukoshek kii yekeial ingoroik chukan imuch ot ial negikokerer anan ot inyoru ko oldo beit nekali nia nememuchi iityi kosir nekotewendii kityok kechobun nii ak ialen beit nemii ngweny ngap kewe akoi kompunit noton kechobun ingoriet ak ikany Kotor kochobok en beit nekor imuchii ityi kosir chukikechob, chukikechob Kotor kwoldo Kali ngapi ngap moi chito konyor akinee kii kidogo nekor ko kosoren Nii ak nenyokwoldoen. Koraa imuch iyoru kalait nekomechome ngap ketiyengee kityok nekikechobi Kotor koyoni kityok ib kaliet nekenyoru kosir nekewe akoi olekinoben nii Kotor icheng kalait nechome akechobun kou noton. Koraa imuch inyoru matirielit nemechome kot yani ngap kikenabun kikenab kiton Kotor iyoe tor koyoin kityok iib kosir yani nekotewendii kompunit age ak kenobun material nekechome kosir kekonin nekecham yani tor koyoin iibin kit nemiten, ko kor kiwe kompunit tii Kotor inyoru material inoton nekemokinii gee.

Kororonutikab chekinomchin Tv en inat tii ko kor komororokto ngap ikere kotinde meset tii komuch kororokyo kor in yani imuch ot kor it was komoker kororokto ak Koko ak kopespesak ko kaikai nkenomchi inat tii kor ko matot kobit kit neu non. Koraa nomchinetab inat en Tv ko tor kokenomchi kokere chitukul kosir yekende meset ko kor imuch bik chemiten komosto age komuch komoker ko kor konomchi barak ingen kor konomchi inat komuch kokenomchi olekoik yekowo barak kidogo yekowo barak kidogo kor kokere chitukul lii , kor koite chitukul koker. Koraa nomchinet tab inat en TV komoibe nabas neo ngapi kor koetu naba's en koo kor kokeste budgetitab kinde meset koo nebo TV. Ko kor yekenomchi inat tii ko ke kebos kabisa yani kayai ot kobit nabas en koo ngap keinomchi inat.

Bik chechobe pikipikishek kotinye rabishek chechang ngapi en kila betut ko lasima ko kasir ot kit neu elibut ngap momiten pikipiki newendii kasarta negoi komame, muche ot kome mukunget, yekakome mukunget inyon Koraa inyoikoi pundii nikan nyokochinun alan kowolchineu mukunget kosich rabishek chechang. Ko kor kosich rabishek choto koyoe rabishek choto kotesen Koraa mukungoik chechang ko kor kites mukungoik chechangi ko kor Kialda kosiche rabishek chechangi akor kosich rabishek choto chechangi komuch Koraa kotes oldakee olekichoben pikipikishek akosir chito, yekakosir chito konyor akinee chichikan nii nyoko koyai kasinikan koyochin chichi kasit koyoe akine kasit akondo rabishek chik. Yende rabishek chik nebo korun akinee ikere kakoyat nenyin yekayat nenyin kotestai biashara kou nondo nii akotesak koet ako kibore ikere ko kokotyet konyorunen keljin neo nia bik chechang kasitab pikipikishek chobetab pikipikishek. Koraa chobetab pikipikishek Koko chito netom kosoman nii akonam kasitab pikipiki kor ibore ikere kokokisich rabishek yani sindoni ot chito nemiten kasit chitab pikipiki ngap lasima lasima nyeib konyo chitab ngele ot mualimu neyoe kasit otinye pilipilik ko lasima Kotor koib kor kime pikipiki nyin ngap bunote kila asubuhi ko lasima Kotor koibchi pundiot ndonikan matin masoman kokochin rabishek chik chekakotach.

Motot kechopchigee echet stimat ngap mokingen kele wayat oinon kotuitos ak oino anan wayat nebele bik kwoino ko nemobele bik kwoino ko lasima Kotor kekur bik chekisomonchi sitimok konyokochopwech stimet. koraa ko matot ichopchigee stimet ngapi Tor koyoche kokosen yani tor kopitu nyosutyet tab stimet ngap menai ituye wainik. Koraa chobetab stimet komiten tukuk chenyolu itinye sichob stimet. Matot ilany ketit barak kometinyee tukuk chon kilonyen ketitab stimet konyolu kityok chito nekisomovhi stimet ngap inendet kotinye tukuk choton sikopit kolanyen bakai barak ngap stimet komelonye buch kou yon ichengwetii ketit lasima iboishen ngap motinye temenik Ile sikor otiyotengee motinyee ko lasima itinye tukuk chon kirotengee ak kwoshek chon sikor kiilanyi koroisi Kotor it barak.

Kororo koronitik cheyoe keboishen moshinit ketilen bokoinik kosir oiwet tii ko kor kiitilen sukuta bokoinik komongu bokoinik chekaba lain yanikor komomiten chekaba chekaba komakaranit kor ko kaba lain kit agetukul. Koraa keboishen moshinit ko roisi kosir keboishen oiwet kor ko meyumioni soiti inibeishen oiwet tii kor ikose kokeyumyan lakini kor kiboishen moshinit tii komekose Ile keyumyan soiti. Koraa moshinit komoibe time neo kosir yon keboishen oiwet, oiwet ibetishei kityok koibe saishek chechang kosir moshinit nikan. Ko kor keboishen moshinit tii ko ibe saishek chetuten nia kokeitar.